Haha warora wega nĩ ũkuona hena ngima tũnyeni, gacumbari, na gathamaki okay. Ngima ĩrugagwo na gũtherũkia maĩ, arabu ũkongerera mũtu ũkaũkanda wega ona ũkĩhũthagĩra mũiko, gathamaki kendaga ũgagaikia magutainĩ, gakamba gakahĩa wega, tunyeni natuo no gũtũkaranga na kĩrĩa, warĩkia gũtinangia tũnyeni wega, ũgatũkaranga na tũnyanya na gĩtũngũrũ, na nyanya ici na gĩtũngũrũ bado no ũcigayanie nĩguo cigĩgĩthondeke gacumbari, no ũkĩongerere ona gabiribiri wakĩenda, nĩũrona nĩ agĩtinĩtie tũtimũ tũnini, natuo no twega no twakuongerera cama.

Haha ĩrakorwo ĩkĩoneka nĩ ta hena mũrũrũngano kana mũcemanio wa andũ amwe tuge ta bamĩrĩ ĩmwe nĩo marakorwo magĩcemania. Nĩ ũrakĩona nĩ marakorwo maharĩrĩirio irio njega nĩguo makĩrĩe na makenerere marĩ othe. Nĩ wona nginya haha hena ũrĩa ũrakorwo akĩmagaĩra irio, na onake akĩrĩ na mũbango wake na andũ magaikara makĩrĩ akenu.

Gũkera nyeni nĩ kaũndũ itangiuga nĩ kahũthũ tondũ nĩ karĩ hatĩka nyingĩ ta gwĩtema na ningĩ nĩ kendaga ũmenyeri mũnene. Kaũndũ gaka maingĩ nĩ gakoragwo gagĩkwo nĩ atumia na nĩo mahotanaga na wĩra ũyũ, no tikuga nĩ wĩra wa atumia marĩ o wike.

Haha ĩrakorwo ĩkĩonekana nĩ ta arata makoranĩte handũ magakiuga magĩthondeke mũthenya wao, nĩguo magĩikare marĩ akenu, nĩ ũrakĩona nĩ maa kũringana na mĩengere marakorwo makĩenga, nĩ andũ akenu na nĩ maragĩkenerera gakũkũ kao karĩa makĩharĩrĩirio kana magakĩgũra o harĩa marakĩgũrire.

Haha twarora wega nĩũrakorwo ũkĩona nĩ ngũkũ njine na maguta. Kĩrĩa mũndũ ekaga warĩkia gũthĩnja kagũkũ gaku, ũgakaruta mara, ũgakaruta indo icio cia thĩinĩ, gagakorwo ge gatheru wega, nĩyendaga gagaikio maguta-inĩ gakamba gagatherũka maguta-ini ndagĩka cigana ũna. Nĩguo ona nyama ĩyo ĩgakorwo ĩĩ njororu, na ũkamĩria ĩtari na kĩgio kana gĩtangĩko, nĩguo nawe ũgakorwo waigua ngoro ĩĩ horeru na ũgagĩkenerera nyama yaku.

Haha warora wega nĩ ũrakorwo ũkĩona mũnori akĩnora tũhiũ, arĩona macini yake ya kũnora, wĩra ũyũ ndũrutagwo nĩ aingĩ no ningĩ hena arĩa magĩkoragwo mahotanĩte naguo, na nĩ wĩra mwega tondũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithia andũ tondũ hatirĩ mũndũ ũngĩkorwo wĩ gwake na ndarĩ na kahiũ, mũndũ ũyũ nĩ aroneka nĩ erutĩire wĩra-inĩ wake na nĩ wega tondũ wĩra nĩ wĩra.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo ũgĩkwo nĩ andũ aingĩ, na ndingiuga nĩ kaũndũ kahũthũ okorwo mũndũ ndarĩ na wendi wake wa ngoro, tondũ hakinya nĩ kũruga, kũruga mũndũ nĩ kaũndũ akoragwo erutĩire na ageka na gĩkeno, nĩguo ona irio ikorwo ciĩ njega, kaũndũ gaka ũngĩenda kũruta mũndũ, nĩ wega ũkamũruta mwĩ nake, ũgakorwo ũramwonia gĩkĩ gĩthiaga haha gĩthaa gĩkĩ na gĩkĩ, ũgeterera ũũ, na ũgagĩka ũũ ũngĩ na ũũ na ũũ, nĩ kaũndũ nĩ kega gagũbundithia mũndũ, rĩrĩa arakorwo akĩyonera tondũ njĩra njega ya gũthoma nĩ ĩrĩa ũrakorwo ũkĩyonera na kwĩiguĩra rĩrĩa wĩ hau ũndũ ũcio ũgĩkĩka.

Haha ũngĩrora wega nĩ ũrona hena mĩthemba mĩingĩ mũno ya irio, ũngĩrora wega nĩ ũkuona hena kanyama, hena tũnyeni, hena gakima, hena nginya kamũkimo, ĩrĩa nĩ mũtukanio mwega wa irio, irio ici cirĩagwo na moko, tondũ ti irio ũgũkorwo ũkĩhũthĩra gĩciko kana hũma, nĩ ũgathiĩ ũgathambia tuoko twaku wega, magakorwo me matheru, na ũgakĩhota gũgĩthubanĩria mũtukanio ũyũ, no ũrĩe kanyama na gacumbari na kamũkimo, kana ukiuge handũ ha kamũkimo ũgũkĩrĩa na ngima, harĩa nĩ ũgũkorwo ũgĩgĩkenerera mũcamĩre tondũ nĩ kamũcamĩre kangĩ kega mũno, na ũkuma hau wĩna gĩkeno mũno, wakĩrĩkia ũguo nĩ wĩthubanĩirie na ũgagĩikũrũkia owega na gathonda gaku.

Kĩrĩa ũrakorwo ũkĩyonera haha gĩtagwo mĩkorogo, na mĩkorogo wenda kũharĩria kĩrĩa wĩkaga, ũtukanagia mũtu waku wa ngano na maĩ, ũkaũthucathuca, na ũkahana tarĩ gĩcũrũ, ũgakĩongerera gacukari na gacumbĩ nĩũndũ wa gũgĩthondeka eh mũcamĩre ĩkorwo ĩna mũcamĩre mwega, no ĩrakĩringana na mĩthimĩe yaku, ũgacoka ũgagĩitĩrĩra rũgĩo-inĩ o ũkihanaga gĩcũrũ, ũkareka rũgarĩ ũcio wa rũgĩo ũkorwo nĩguo ũramĩũmithia na gũkĩmĩthondeka ĩkĩhane ũguo, wahĩa mwena ũmwe, ũgakĩũgarũra mwena ũyũ ũngĩ ũkĩongagĩrĩra tũmaguta, o hanini hanini kũringa na ũrĩa ũrakorwo okĩona na ũragĩbatara.

Irio ici cirĩagwo ũkĩhũthĩra hũma, tondũ kũringana na irio ici ndũhota gũcitahia na gĩciko, tondũ cititahĩkaga. Kĩrĩa mũndũ akoragwo akĩhũthĩra wega nĩ kahũma, ũgakorwo ũratheca ũgathiũrũrũkia maigana ũna, woya, wagucia hũma na igũrũ, nĩ ĩgũkorwo ĩkiuma na irio ici.

Njiko ĩno ya Jĩko okoa nĩ njiko njega mũno, ĩrĩa nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra makara manini mũno na ĩgakorwo ĩkĩruta rugari mwega, ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtũma irio ciaku cihĩe ũtakũhũthĩra makara wanangi. Njiko ĩno nĩ njega tondũ ona mbei yake nĩ ĩkoragwo ĩna ũrata harĩ mũhuko waku, na nĩ njiko atĩ ũgũkorwo ũkĩhũthĩra ndĩrĩ na ndogo nyingĩ na nĩ ũgũkorwo ũgĩkenerera.